Mbui moyaw kae ni, en ma. Mbui moyaw kae ni en ma ji tiyo ga go ka duoko gima iluongo ni tax. To tax ni nitie kaka onego tim mondo, onego tim mondo ikony go oganda. Mokuongo, nitie gima iluongo ni nil return ma en mar joma oktii. Alafu moro iluongo ni, akya nyinge maber, lakini nitie kuma ondik ni mar joma tiyo. Koro an gi lony na, ang'e mana timo nil return mar joma oktii. Koro iketo PIN ni miluongo ni KRA PIN. Kiseketo PIN ni tiketo gi password. Alafu ntie kwano moro mitang'o ni kanyo titimo kwano no. Kisedonjo tidhi kuma ondik ni return. E mbui achiel achiel mondik ni itax ni, tidiyo kanyo alafu idiyo kuma iluongo ni return. Alafu kanyo idhi ndik ni gi dho ngere ni File Nil Return for residential kata gi non residential. To ka in residential, mano neno ni, mano nyiso ni ya, in onyuoli, onyuoli e pinywa ka, alafu non residential onyuol e pinje ma oko.

Odni chal gi ofis. Ng'ani ipuonjo gimoro, nyalo bedo ni otuo nyalo bedo ni odhi e ofis sirikal mondo onyise gimoro. Jatelo motingo kalam no temo nyiso ngano gimo penjo olero ne maber mondo ngano ong'e gimopenjo kendo o owinj maber mondo one ka penjo ne oduoko gi jatelo moting'o kalamno. Ofis ni nenore ofis maber ahinya kaka nyako ni temo ni mondo ng'ani ong'e gimowacho